Okorwo ndĩna mbati, nĩngũgeria gũthinga irima rĩrĩa rĩraingĩria maaĩ, okorwo tigwo, ningũiga karaĩ, harĩa maaĩ maratata, nĩgetha nyũmba yothe ndĩkaarahe maaĩ, na njeherie kĩndũ kĩogĩothe kĩngĩkorũo kĩraurĩrwo nĩ maaĩ macio.

Kwĩ na mũtu wa ngima, mũtu wa cabaci, Jik, thabuni, tũnyamũ twa gũthambia indo, he na kahũa, he na ndawa ya kĩongo, kwĩ na kanyamũ ga gũkuua indo, kwĩ na tissue, na kwĩ na..

Maragia ũteti, ũhoro wa Ngai, ciana ciao iria ciĩ thukuru, biacara ciao na ũhoro wa mĩthako, maũndũ ma mburoti, na ningĩ maũndũ marĩa maragerera thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyu.

Okorwo nĩ niĩ ndĩrarĩhwo, ni njiguaga ngenete mũno, tondũ nĩ nyonaga atĩ ndĩ na mbeca rĩũ, iria cingĩndeithia gwĩka o kaũndũ. Ndona M-pesa message ,njiguaga ndĩ mũkenu mũno mũno.

Nĩngũmũĩra bata wa thamaki, wega wayo, ningĩ nĩngũmwĩra kũria thamaki ĩyo yumĩte. Okorwo yumĩte iria rĩa Victoria nĩngũmwĩra nĩ thamaki njega, na ĩhĩaga o wega, na nĩthaka mũno, na ningĩ nĩ cama mũno.

Ũyũ nĩ mũndũ ũraria na thimũ, thimũ ĩno ĩronekana nĩ thimũ ya mũingĩ, kũringana na ũthiũ wake, onekana nĩ we ũraheo ndeto, na ndeto icio citihana tarĩ ndeto cia gĩkeno, kwoguo, nĩ kuuga atĩ, mũndũ ũyũ kokoro ti mũkenu mũno.

Motungata ma thirikari, marĩa maneanagwo, kũgerera mũtandao wa internet. Ningĩ ngaririkana, namba yakwa ya kĩbandĩ, na password iria ndĩrekerire, rĩrĩa ndahingũraga mũtandao wakwa, wa internet wa portal ya thirikari.

Wĩ mwega? ĩ ndĩmwega. Kũhana atĩa? Nĩkwega. Ũngĩienda ngwenderie kĩ? Ndĩrenda mũtu. Ndĩna mĩtu ya mbeca ĩigana ũna. Ũkwenda ũrĩkũ? Ngwenda ũrĩa wĩ na mbei nini mũno.

Mũthenya wa mathiko, mwĩrĩ ũthiaga kuoywo mocarĩ, andũ makaheo kahinda ga kuona mwĩrĩ, marĩkia, mwĩrĩ ũgatwarwo muciĩ kana kanitha, kũrĩa igongona rĩgwĩkwo. Rĩarĩka, mwĩrĩ ũgatwarwo irima-inĩ kũrĩa ũgũthikwo.

Bengi, ndathiaga kũiga mbeca, Huduma Centre ndathiaga kuoya kĩbandĩ, obici ya barũthi wa Amerika ndathiaga kuoya visa. Obici ya maũndũ ma na nja, ndathiaga passport.

Kῦhata kaingῖ, gῦthondeka handῦ ha kῦiga gῖko, gῦkania andῦ matigate gῖko handῦ o hothe, gῦcina gῖko kῖu mῦico wa mweri, kῦhanda mῖtῖ na nyeki, gῦthondeka tῦcῖra twa andῦ twa ha kῦgera

Mũrutwo nĩahotaga gũthoma kũringana na mathaa make, ningĩ nĩ mahotaga kwĩruta hatarĩ kumagara , mũrutwo ningĩ nĩahotaga kwĩririkania ũndũ na ihenya, thogora wa gũtũmĩra Apps ici cikoragwo ciĩthĩ mũno.

Nomathii You tube merorere video cia andũ makĩbundithia kĩrĩa marenda gũthoma, ningĩ okorwo kwĩna kĩndũ marenda kũgĩa ũtaũku wauo wega nomathie ma search Google ningĩ okorwo kwĩna ũndũ mangĩenda kũmenya wega nomathiĩ rũrendainĩ ta rwa Chat gpt.

Marĩhi mothe ma thirikari, kwoya passport, kwoya good conduct, marũa ma kwambia biacara na kũmerũhia, kwoya certificate ya gũciarwo kwa mwana, kwoya kĩbandĩ, na kwerũhia nginya kĩbandĩ

Haha nĩ nja wa wabici cia thirikari iria ciĩ gĩthumo, wabici ici cia Huduma Center nĩ cia gũtungata mũingĩ, kũheana motungata ma thirikari kũrĩ mũingĩ, aruti wĩra aya mateithagia thirikari gũtungata andũ.

Gũthomithia mũingĩ nĩ gũteithagia andũ kũgĩa na ũgĩ na ũtaũku, nĩ gũteithagia andũ oka nĩ gũtua matua tondũ mũndũ e na ũmenyo. Andũ ningĩ, nĩ mahotaga nginya gũkũrania meciria na ningĩ makagĩa na ũrũmwe.

Aya nĩ andũ maracaria ũtungata kuma gwĩ thirikari Huduma Center ici nĩ citeithagia andũ mũno hoka nĩ motungata megie thirikari, Huduma Center ici nĩ cirĩ ũguni mũnene mũno hoka nĩ ũtungata wa kuma gwĩ thirikari.

Gũkũngũĩra mũthenya wa gũciarwo nĩ kwabata mũno he mũndũ, mũthenya ũyũ mũndũ nĩahotaga kũririkana harĩa arĩ maisha-inĩ make, ningĩ akohota kũririkana kũrĩa aumĩte na kũrĩa arathiĩ ehamwe na arata na andũ a bamĩrĩ.

Nĩhotaga kũigua na gũtaũkwa nĩ mohoro o wega kũmenya ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere icigo itiganite cia bũrũri, ningĩ nĩhotaga kwĩbundithia ciugo ng'eni cia Gĩkũyũ na kũmenya ũndũire na mĩtugo itũ ta Agĩkũyũ na ningĩ nĩ nyendete mũno rũthiomi rwitũ rwa Gĩkũyũ

Ĩĩni, mũtongoria wa bũrũri, egũcerete gĩcigo kĩa gatagati wa bũrũri, kũrĩa akũaragia na arĩmi a kahũa. Mũnini wake nake, auma mwena wa Nairobi, kũrĩa egũcemanagia na barothi wa baranja. Gen Z nao, mekũharĩrĩtie mũrũrũngano gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri.

Ĩno nĩ thibitarĩ na kwĩna mũrũaru ũrathimwo pressure, okĩte kũrorwo kana ena mũrimũ. Mwena ũrĩa ũngĩ kwĩna arigitani arĩa mareterera andũ kana arũaru moke kũrorwo mĩrimũ.